Kesidai tenebolori nkishu alang' inkishu naikenori amu, kepuo nkishu anya nkujit, na kepuo anya nkujit nanyori nepuo aaok enkare, neeku keraposho nkishu alang' inaikenoro amu ore naikenoro, nemetum inkujit kumok naitosha nemetum si enkare naitosha. Neeku kesidai ake tenebolori nkishu, peepuo adaa openy alang' teneikenori.

ore nkasarani naatui tenepiki nkishu empira, naa kidimayu, netum inkishu eion sapuk nagira aimaa, nemeitoki aaku sawasawa egira adaa alang' meeta empira, amu ore meeta empira naa kedaa aitobiraki, neok enkare aitobiraki, kake tenedaa eeta nemeitoki aanya nkujit aitobiraki, nemeitoki aaok enkare aitobiraki. naa kelo nemeyu kulie, neton ina toki neeku keeta enkiteng' orbae tenkaraki ina pira.

Kelotu oshi oldaktari adol nkishu ainei, mmh kelotu adol kila olapa, neeku kelotu adol nkishu sapukin netii enkata adol ilasho, nelotu adol nkishu naamuoi, neud olchani. Naa keud olchani oibooyo taata moyiaritin neeku enetipat elotunoto oldaktari peelotu adol nkishu.

Ore moyiaritin naajing' nkishu oleng' naa kejing' oltikana, ejing' sii oloirobi nkishu. Naa ore enaiko peyie aibooyo nena moyiaritin toonkishu naa kaipotu oldakatari nelotu aud inaduo kishu nelotu aing'uraa tenaa kenaudu ashu inemeudi naa keyiolou naa ninye shida naata nkishu. Neeku oldaktari oshi aipotu.

Ore eramatare oosinkirr te Kajiado kaunti nemesapuk kake etii iltung'ak oota negira aadupore, egira aayau maendeleo enkop ang', neeku ore entoki nanarikino neas serkali naa pee eret lelo tung'anak oota neepik isinkirr peilepunye biashara enye, amu ore sinkirr naa kemiri naa keyai mpesai kumok atua olosho lang'.

Ore nkoitoi naanarikino nikisuj pee epiki mmh nesuji peeponari esiana oonkishu ekienyeji, naa kenarikino neshetu oltung'ani laleta loonkujit ootum nena kishu atadaare nenarikino sii neeta oltung'ani silankeni oowok inaduo kishu peemeitoki aapuo aadumu moyiaritin. Neeku kenarikino neeta oltung'ani nkujit neeta sii enkare.

Ore nkoitoi naasuj oltung'ani pee eilepunye esiai tolchamba lenye, naa kenarikino neirem olchamba lenye tenkata naishiakino eton eitu esha, ore peejo alotu asha indipa atuunisho ninyang'u sii ilkeek, ilkeek liyarie moyiaritin naajing'aki atua olchamba lino niirem olchamba sapuk liindim niunie nkabilaritin kumok endaa.

Ore enkabila onkishu nikiramatita, na inkshu ekienyeji yiok kiramatita. Kake elo ake ninepu iltung'anak oota nkishu e grade ,kake mekumok tenkop ang',ne kienyeji nkumok. Ore si inkinejik kiata, kiata nkinejik yiok ekule nikiramatita, nikintoki ake aata kuna kinejik ekawaida. Kinyor inkinejik ekule amu, etayu kule kumok naa ore si kuna kishu e grade ,na kitayu sininche kule kumok, kake eton megirai aramat tenkop ang'. Nkinejik kidolta ajo kegirai aramat tenkop ang' oleng', na kitayuto kule kumok, ekiyieu naaji ning'urakini yiok ewueji nikimirie nena le.

Ore ilaramatak lenamurua nikitii, na kegira ashetu ilaleta, neker ilokerri peaku menya nkishu pooki wueji tolchamba. Neeku enchoto nabo ake kibooki nkishu, ontare. Nimitoki na akata nkujit aseki aishunye. Neeku ore ejo olameyu alotu, netii ewueji neshukokino naduo kishu ashu naduo tare. Neeku, egira ninche aakerr ilokeri lenye, loonkujit peebik. Neteshetutua toi stooni, napiki anaa osara amu etii iltung'anak otuuno asara, neeku ketii iltung'anak oteshetutua stooni nepik osara lenye, pemitoki naa agoliki tenkata olameyu.

Ore laramatak lo nkishu tenamurua, egira aitobiraa iwuejiting' onkujit ,egira aikarr ilaleta lo nkujit, petum ewueji neshukokino taisere. Neeku egira akerr ninche lookeri, mishorita inkishu enya pooki wueji, peetum taisere eneshukokino. Neeku etekera netesheta si stooni, etii ililtung'anak otuuno osara, neeku kepikita osara stoo, pe tenejo olameyu alotu, netii ewueji neshukokino intare ashu inkishu.

Ore enebaikino eduaroto onkishu weramatare onkishu, naa ore nkishu naduari na iduaya pemepuo aimin, duaya pemepuo nkishu aimin. Niduaya pishuku pemepuo ainyalari. Neeku ore nkishu naramati, na kisuji oshi nkishu naramati. Ekisuji nedoli naamoi neudi, nedung'i si ilosotoo, nedung'i mowuarak, neeku nejia oshi ebaikino eduaroto onkishu weramatare, kenyika.